En yu akeere biik chekarutochi ofisit nebo Huduma Centre. Ofisini kotinye boisionik cheterterchin cheu Helb , KRA, ng'alekab kitambulisho, ng'alekab Visa ak passport, ng'alekab immigration'ak toretet age tugul neimuch komokyigei chito kobun ofisishek chebo serikali. Nyumnyum mising kocheng chito toretet eng ofisisishek yenyor chito uindo.

En yu akeere lagokab sukul. Lagochu kopi parade anan ko assembly. Ni ko katuiyetabkei nembo kipsomaninik ak mwolimoinikwa nebo keleta logoiwek. Kikende kele eng betusiek oeng eng kila wikit kotuitos kipsomaninik tugul yu asikolany benderet akekochi logoiwek. Kiboisie kora katuiyoni yemi logoiwek chebo komonut chenyolu keleta.

Boisiet nebo kobotisiet kobo komonut mising eng kokwet. Yu olekenyorchini amitwogik. Yekibotisie, mising ko eng tuguk cheu ngwek kemuchi ketoretkei kenyoru omitwogik chekioktoe sobeet. Kaabotishet kora kotie mung'aret. Tuguk chechang chekioldoi eng siro kobunu mbar. Yekipotis akeker kele kokimong minutik eng chongindo kokonu kochang'a tuguk cheimuch kealda eng siro.

Boisioni ko boisiet nebo temisiet. Eng korenyu ko kikonam biik koboisie oreet nebo One Acre Fund kosuldae temisiet nebo bandek. En yu keboisie boroonik eng minset nebo bendek. Boroonichu kerotchin mwisho ak mwisho nebo mbaret akeesub kebal keringonik anan ko mutaroishek. Kikoloti bandek ak mukandek eng keringonichu akeetub ako yebwa bandek ko ngesemberi komi lainda nechulat mising akoboiboi konda.

Eng yu akeere agenge eng chemokeshek chebo kibagenge nebo KRA kong'ololi eng tai nebo ketesioshek. Kandoindoni ko kwondo. Kandoindoni ko kelachkei komie mising. NI ko koborunet kole tinyei boisiet neoo mising eng ofisishechu. Imuch komi koletoi logoiwek akobo report nemache kipagenge ini koityi biik anan komi kiy nemache ketesiosiek konai sikonaiseji biik.

Eng iman ko kikowalak mising boisioni eng kenyisiek ako yetakotesetai kenyisiek kobendi kotaketesetai kebauriani wolutik chebo baraak mising eng kebeberi. Eng betusiek chebo keny ko kiboe biik mising kiagik chebo kipgaa. kiagichu ko kikiboe eng chong'indo ak kikimetochin koekitu akobosokis. Eng betusiechu ko kikebai kiagik chekitekyin gorik akeipchin amitwogik kobwa yotok.

Eng yu akeere maat neo nelole eng timdo. Kikoek kaimutiet neoo lalet nebo maat eng timwek amu yelal maat eng timdo kokwere oleo mising ako ipkoite kepar mai ko kakoam oleoo mising. Maata nebo timdo koo mising akonyone koliplipeni ako kokakoparait koui akot mising kele kakipar. Nyolu kinam maat age taai asikeker kele kaker mai masirto.

En yu akeere lagok chenyoru konitisiet. Lagochu koteptos ng'ony koboor kole motinye ng'echerok. Ni ko kaborunet kole takomite rerunet neo mising eng yu, mising ko eng komasta nebo somanet. Kikoib kokwoutik chebo barak chumbek, kokon toretet nenyolunot eng kebeberi ako kikotoret mising. Tama icheket tami biik chenyalildos mising.

Eng yu akeere kwondo agenge nekowo ofisishek chebo sirindet neoo nebo biik. Mitei kwondo age neboisiechin kampunini akotoreti chepiosani kosuldae magutikyik. Nyumnyum mising kosirkei biik eng ofisishek chebo sirindet nebo serikali. Ni kotoreti kosuldae boisiet nebo kenyor boisionik chebo serikali eng oret nenyumnyum amu eng betusiechu ko kikeboisie muswoknotet mising keletae boisionik.

Eng yu akeere kandoik chebo chebiosok chemi karit. Karini komi oret kosirtoi. Karini kotinye sirutik ako imuch koker chito tuguk cheyoe chito nemi karini orit. Imuch kobendi chepiosochu koleto logoiwek chebo kamuktaindet amu ngoroik cheiloji kobooru kole biik chekikonam ng'oliot. Okeere askarindet kokoti chepyosochu.

Obwoti oyoe boisioni eng tai. Kingotou oyoe boisioni netai ko kimootinye ng'omnotet nekilititaat ako kimootinye kariik chekiimuch kosuldaywa ayae boisioni komie. Kiima mising ng'alek chebo mianwek cheterterchin chebo minutik amu eng betussiek chechang ko ibinae ile imyani minutiet ko kakoyait ako ui kiweech koek komie .

Amuchi amwa ale achame mising boisiet nebo Huduma Centre. Kikotoret mising Huduma Centre eng letaet nebo boisionik chebo serikali ako kikotooret biik komuchh konyorchigei boisionik cheterterchin chemokyingei eng ureret agenge. Kikonam serikali kochuchuch oliet nebo boisionik cheterterchin ako boisionik alak chepo komonut kikoitoi buuch.

Eng yu akeere biik cheterterchin chebunu komaswek chebo emet chenome kemeut mising keropjin amitwogik. Boisioni ko ngaap kokwerie serikali anan ko ngap kokwerie kampunishek cheterterchin chebo biik ako eng betusiek alak ko chumbek chekikocham koleto boisioni. Bo komonut mising boisioni asikeker kele kokitoret biichu mabar rubeet.

Bo komonut mising tekset nebo ortunwek eng korenyu ak eng kebeberwek tugul chebo emet komugul. Ortinwek ko chutok cheimondoi biiik ak musikesiek. Maqnyumnyum kotebi chito koreet agenge ako eng sobeet nebo nguno kinoktoi mising. Ortinwek chetoreti kosuldae boisioni. Eng mung'aret ko sikoba tug kongete oldoindet akoi olindet ko meche ortinwek.

Eng yu akeere lagok chemi sukul. Somanet kobo komonut mising ako toreti eng ortinwek cheterterchin. Netai ko somanet kotou koisto berberiet eng chito. Berberiet ko kiit neya mising akomuchi koweech chito leet eng sobeet. Yekakosoman chito akong'ang'ak metit ko akot tamakisir boisio kotinye kamuket nebo koribkei akotoretkei eng sobeet.

Bo komonut mising kolset nebo keetik eng kokwet. Keetik kotinye boisionik cheterterchin eng kokwet. Netai ko keetik koibu ropta. Ropta kobo komonut mising eng kekweri sobet. Nerupei ko keetik kotilili koristo nekibuusi. Ketik kora koimuch kepet akepoisie kou kwenik anan kepet paoinik akealde.

Yeaker boisioni akeere kokoribokis betusiek chebo taai.. Okeere sikindet netoreti koneet weritnyi olekiyoito boisiet. Boisiet ko kiit nebo komonut mising ako nyolu kineet chito boisionik cheterterchin mising ko kotakoming'in. Yekinet chito boisiet ko yetesetai koetu komuchi kotoretkei akojengjigei sobeet inegei.

Eng yu akeere boisiet nebo kipaagenge nebo Redcross. Redcross ko kipagenge nikokokongei konem toretet eng komaswek tugul chebo emet sikokeer kole kobiit toretet yemi nyasutik. Icheket koteere mising ng'alekab kanyoiset yetoreti konya biik chekokiborie anan ko chekatuituiyo ak nyasutiet eng chokchinet.

Eng yu akeere muswoknotet nebo kasari nebo kebiik pichaishek. MItei chito nekelach bakit eng leet ako pakini kotinye korot netui nekoriok neu ketit netoreti kosuub kamera eng soet barak. Yetesetai kowendoti chichi ko tesetai kolile oletogu ako mii eng soet olekekonore pichaishek chekokebir.

Eng iman ko ngooker boisioni okeere mugulelwek chemiachen ak maget nemie. Eng iman ko mi biik chenyalildos eng emoni. Amuchi amwa ale mitei kamuktaindet kobootech ngot kotakomi biik cheimuch kokonkei kobuun bitonin anyokoboisie chepkondokwak eng bikyok ikeere ile woiye mitei kamuktaindet.

Ni ko meelit neimuti biik koboto musikesiek chemengech. Melini komuchi koomut biik chechang, cheng'ete elebu taman kwo tai. Melini koboisie maat nemi ng'ony nekwerie moshinishek cheborborikei eng beek asikomuuch kookta melit yemi beek orit. Melini kotoretikei biik oeng'u kokweri.

Kit netai nebo komonut neakeere eng yu ko indisiot. Ndisiot nemiyu kokakinuus ako kikorur ibkobekyi. Yeam chito ndisiot kotesoksei kimnoteet eng borto. Akeere kora nyanyek. Nyanyek kobo komonut mising amu mami kiy age tugul nekiisusi yemami nyanyek. Okeere kora kitunguik akobo komonut.

Ngaaro boisioni ko kiit netaai nenyone metit nyu ko ng'wektaet, kobeetet ako lembeita. Kandoik ko kibunji biik chebo lembech mising ko amu mayae boisionik, ko yeit kesom kuraiyat kobwone ak ng'alek alak cheonyinyen mising ako nyekchin biik kokakokoji kuraiyat kora amanai kole omune.

Eng yu akeere ndisinik chetiame kolulso akomi biik oeng'u chetiame kosoor. Ndisinichu ko takotuonen ako kokirotyi boskilit. Chaang mising ndisinichu amu morekune lo akoechen. Oret nebune boskilini komakararan kora koek koborunet kole imuch kojas eng sait age tugul. Nyumnyum koker chito kola ndisinik cheuchu kotutikin tutikin.

Eng yu ko akere mweshimiwa William Samoei arap Ruto ne noto ko laitoriat nebo emet nebo Kenya. Akeere kora marehemu Wafula Chebukati ne noto ko kandoindet nebo kibagenge nekiteleljin lewenisiet nekisirtoi. Ki Wafula Chebukati nekiiborostoi arap Ruto koek Laitoriat neoo nebo emet nebo Kenya kosubkei ak lewenisiet nekikosirto. Ibwoti biik chechang kole kichorchi

Eng yu akere chito agenge nekarutichi kanyoindet eng ung'otiet. Makat kotinye chitukul kanyoindetnyi, nerikyin akomwochin akobo ng'alekyik ak chametapkei nenyi. Yeirikyi chito neuni komuchi konoiseun akokonin tuguk cheimuch iyai asiisuldae kewelutik cheibune. Chametapkei nebo borto ko kiit nebo komonut mising akotoreti koker kole kanai chito kiit nenyolu koyai.

Ng'omnotet netai nenyolu kotinye chito en yu ko ng'omnotet nebo belset nebo karanok. Nyolu konai chito akobo oleimuch kinamda moshinit nebo belset nebo karanok akeboisie. Kiit nerubei konyolu kongen chito oleimuch kotilda karanok. Mitei moshinit nekekure hacksaw nekitile kokakepiman ak futit. Nyolu kotinye chito karanok akotinye futit ak welding sticks asikosuldae.

Ni ko ureriet nebo Netball. Nyumnyum mising kineet chito akobo oleimuch keurerendo urerioni. Kiit netai nenyolu konai chito ko ng'atutik chebo urerioni. Urerioni kotinye ng'atutik chechang cheu chebo kebendat ak mbiret ak nebo ketiny chito. Ni ko ureriet nemakitinyekei ako yekiurereni komi loindo neketiame keker kele mokisiir.

Ngooker biik cheechen akoosen akomi olemi kemeut kouni akeere rirenet mising. Bichu ko tuugu kole nyolildos akochile biikwak mising. Toogu kole tomo konyor bichu amitwogik eng betusiek chechang. Nyolu kekeer kele kakirikyi biichu, mising ko serikali, akeipchi toreteet nebo amitwogik.

Eng yu akeere kandoik chebo serikali chebendi kotoretoti biik cheterterchin chetinye kewelutik cheterterchin. Akeere komi chetinye kewelutik chebo

Eng yu akeere biik chetinye kewelutik cheterterchin ketoreti. Mitei ofisaek chekakolaach ngoroik chekerkei chepiriren koek koborunet kole imuch koyochin serikali boisioni anan koteleljin kipagengeishek cheterterchin chekikokongei koker kole kanyor toretet biik cheterterchin chebune kewelutik asikoomuch kotoret kosuldae magutikwak chebo sobeet.

Eng yu akeere ikorta nebo boiboiyet kotesetai. Mi barak mising ikoori akotoogu kole kokibongonjigei mising. Kikeere komi akot frijishiek jebo soda akomitei amitwogik cheterterchin chebo baraak. Toogu kole biik cheoe igori ko biik chemi barak kamugetng'wa nebo lolet ako boiboen.

Akeere lakwet agenge koibe ndisiot neming'in nekorotyi bateet. Ni ko koborunet kole maloo mising olewendi. Imuch koboor kora kole lakwani anan ko biik chebo koroni kikonaita mising banwek chebo keldo akoboisie mising banda neuni kosuldae magutikwa chebo kila. Ndishiondoni ko namakinusii akiyooi kityo.

En yu akeere chito agenge netinye camera ako mi biik chekeemut cheboibojin tugul. Imuuch ko kastomainikyik chebo mung'aret anan ko choronokyi, anan ko tupchenyin. Boiboen mising amu pichaishek chepire ako mitei biik chechamme pichaishek mising. Pichaishek kobo komonut mising eng kibwate betusiek chekisirto ako chome neranik mising.

Ni ko boisiet nebo konetisiet nenyoru tiibik che choto ko waislamu kobuun konetindeng'wa. Yeaker boisioni abwoti konetishet nekikinyooru kokimengech eng kaniset nenyo ako kitesetai kekoitoi yekiekitu. Abwoti tuiyet nebo VBS nekikisikyi kiinet lagok chemengech akobo tugug chenyolu konai eng sobeet nebo nguno.

Ng'omnotet netai nenyolu kocheng chito eng yu ngomnotet nebo keboisie simoit anan ko Kompyuta anan ko muswoknotet komugul. Kokotokyi serikali boisionikyi koba soet tugul akotooret mising eng kenyorchi boisionik tugul koret agenge. Yenai chito agobo muswoknotet konyolu kora kineet olikinyorjin boisionik chebo serikali asikomuuch kotoretkei akotooret biik alak.

Eng yu keekere teta agenge neoo nekilonyi karit. Yekilonyi karit komite ofisaiyat nebo Polis neteleljin boisioni. Ni ko koborunet kole imuch kotinye kesi taanyi anan imuch anan komi ng'al che koyoche kesuldae eng tai. Imuch kora ko koil tanyi akemache kekweri kele kekweri kealda asimatestai konyalil akonyor kaimutik chebo kowendot akoaket.

Eng yu akeere chito agenge nekikochin baruet nebo chomchinet nebo mbaret. Baruet nebo chomchinet, ne noto ko kikekuure Title Deed ko koborunet neinekei neimuch kotoret konamdaegei chito mbaret ako kikonaam serikali kokoitoot eng biik chekimakotinye asikobiit kotar taiyosiek chebo mbaret. Yemi toiyet kekochin mbaret chito netinye baruani.

Ngooker boisioni okeere biret nebo bei nebo teta nemi barak mising. Mitei tuga alage , chemi barak mising, chekikecham keketu kobwa siret nebo boror asinyokobeljigei biik cheterterchin chetinye chepkondok. Kioldojin chito nekamwa chepkondet nemi barak ako chang biik chebwone nyokokerjingei.

Eng yu akeere kwonyik chebo komasta nemi kemeut komi koloe beek. Bichu ko kikobun kewelutik chebo beek eng kenyisiek chechang mising ako kenyoru kobendi olelo mising kotomo konyorchigei beek. Kindoi metoiwek beechu ako koborunet kole chile metoiwek mising . Biik chebunu oleuyu ko kenyoru kikochuryo sumek amu tamusisiek.